Maendi en omuogo to omuogo inyalo lose yore ma opogore mopogore, mokuongo inyalo chwako kisechwako to dhano madho go chae. Mar ariyo inyalo chwako kisechwako tichielo kaka ichielo chips gi moo to mar adek be inyalo chwake kisechwake tichiele kaka inyalo bedo ni ichielo kata omena kata ringo, ichiele gi nyanya gi kitungu tichame gi mchele kata oganda

Magi endi gin karot, to kang'iyo maler karot go dongo donge maber, gisechiek e puodho kanyo koro gima odong' en mana gologi mondo , kaneno puodho no to puodho no duong' manyisoni karot go gin karot ma iuso oken karot ma ichamo koro gima odong' en gologi e puodho tidhi iluokogi koseluokgi tipimo to koro wuon puodho chako usogi kata matis modong oket e ot to otiyogo

Maendi en bel to gi dho ngere waluonge ni barley to bel ber niwach itiyo go kuom loso nyuka, inyalo kaw bel tiruw kata gi omuogo moro ni ti ited go nyuka kata bel nogo no inyalo tiyogo kiriwo gi mok kuon to itedo go kuon

Kuom pur mar ,mar cham ,kiketo cham kodhi ariwa to cham wuok maber kendo kochiek maber lakini ok wuog mangeny ,ineno, to kiketo cham kipitho to cham odhi kangiyo malo tiyudo cham mang'eny to koro ka cham wuok mang'eny e puodho mano tiendeni idhi yudo ohala mang'eny ma moloyo moro miketo cham kati kodhi ariwa cha

Puro miketo cham kodhi malo omo ohala mangeny niwach sama cham twi kawuok piny otwi mangeny tobe iyudo cham mangeny sama idhi golo cham, to kipitho kodhi ariwa to cham ok wuok mangeny kabisa niwach gidhi ariwa koro gimakre gimakre koro ok gol cham maber, koro ber ka ngato pitho ka odhi malo mondo oyud ohala mangeny sama odhi golo cham e puodho

An aparoni pur moro amora owinjore newach inyalo bedo ni in gi puodho maduong to ionge pesa dong inyalo puro kisepuro to iuso, ipuro puodho maduong ipuro gik malach to iuso to iyudo pesa to pesano nyalo konyi kata skul fees nyithindo mondo odhi skul, to inyalo bedo ni in gi puodho matis ipuro apuro kamano matis minyalo yudo go chiemo mabe en mana sawa, gigo romre aroma lakini ber kinyalo yudo kamoro minyalo puro malach mondo iusi mondo iyud pesa

Pur malach kata pur mar chiemo ber abera kinyalo bedo ni in gi puodho maduong' ber ka ipuro malach mondo iusi mondo iyud pesa lakini ka in gi puodho matis to ipuro apuro to iyudo chiemo to ichamo gi anyuola ni. Lakini ber ka ng'ato nigi, ng'ato nyalo puro malach mondo ous, ous gik ma opurogo mondo oyud pesa

Ma gi endi gin mandas, to swahili luongo gi ni kokoto. to itede mana kaki ibage mana kaka ibago mandas mak mana ni en ing'ade matisotiso ki isebage kaka ibago mandas itiyo gi ngano, pi ,chumbi ,skari matis. Nitie gik moko achiel ariyo adek ma ki idwaro ti iketo kaka baking tong' ki idwaro, asto ing'ado gi matisotiso to inyalo chame gi chayi kata inyalo chame gi achari.

Magi endi chalo na it oganda, to inyalo lose, ichwake, bang'e to ichiele gi kitungu gi nyanya gi moo to ichame gi kuon

Kang'iyo pichani pur gima biro e pacha en pamba, maendi en pamba ma osechiek e puodho maber kigolo mondo oter e factory mondo ochak tiyo